Gima timore kae, ma en ng'ato, ma en sim mang'ato diyo ,mondo ogolgo pesa e bengi mar Equity. Kendo aneno ka nitie option mar Equity kata ka inyalo oro pesa kata kinyalo golo pesa kumoro e Equity bank. Koro ma en chienro mar golo pesa, mondo ogol pesa mondo odhi okonyre godo kamoro.

Ng'at maneno kae mokuongo en Raila, Raila nikod nengo nikech en e jal mochung' ne ODM Orange Democratic Movement party, party mar Kenya ka. Koro en ema ochung' ne piny Kenya kendo en ema ne ochung' ne national government mar piny Kenya nka. Mar ariyo aneno Moses Wetangula, Moses Wetangula nikod nengo nikech en e speaker mar bunge mar senate en e lawyer ma kanyo koro en kod nengo nikech okonyo jengo gero parliament kacha.